Ore det telaapa likitijing'a, natijing'a inkopisini esirkali te kaunti e kajiado agira aing'oru eretoto o mpala esirkali eisulaki enkipande o kra wempalai einoto ah birth certificate arashu empalai einoto. Ore naa teinarishata, nanoto nena pala tenkaraki eh eekeny apa natii tenkaraki esiai nagira ang'oru teinarishata. Aidim ainosu njere, eh aatareto lelo ofisani le sirkali tenkoitoi naishaakino.

Kajoki itung'anak ore kulo sinkirr na kemelok oleng', na keeta dupoto toseseni lenye. Ore naa kulo sinkirr na ah Ore ebaiki enarishata na kitobir iseseni nishoru sii rotuba sapuk tiatua osesen tenkaraki eh ing'ua ninche iwuejitin sidain enaa atua irkejek, nishoru dupoto sapuk tosesen loltung'ani enaa te afya arashu ninye ah ata nibooyo imoyiaritin tiatua osesen.

ore ilomon oing'uaa inkuapi eboo naa nkuapi sapukin tena rishata, ore obo lenye naa oloishoritae enkiroshi sapukin oleng, naa ilmon le ntito nabo naji magret nduta, te nkop e vietnam. ore aa ena tito na kejitoi nchere keyieunu nililii ninye ,tenkaraki neyawuah aah neshomo aya irkeek oitemerisho nena kuapi, ebae, naa ina naisikong'aki pleng eji nchere meishoruno teina kop e Vietnam, naa ina pee eyieuni neilili ina tito ninye metua.

Eeh ekanyor ainining'o ilomon tenketuk ang' e kimaasai tenkaraki keeta murruna sapuk oleng'. Ore ilomon oolimuni tenkutuk ekimaasai na ilomon laning'u teguton, na lomon sii oishoru murruna sapuk oleng' tiatua ormarei arashu ninye tiatu irmaasai maate. Ore ilomon oinasuni tenkutuk ang' kining'u, na eh ekeeta dupoto sapuk oleng' amu ning'u aitobiraki, niidim sii ashomo aibirribirra lelo omon teguton ah ajo naa sinanu teguton nining'u iloopir o sasin.

eeh naleng' kumok oleng ilomon oipirta siasa to losho le kenya o te kaunti e kajiado makewon. ore ilomon oishoritae enkiroshi tiatua siasa naa nchere eshomo olarikoni le odm raila odinga aapuo atumo o president lena rishata aa ruto, nepuo aatum olning'o tiatua irubat enye esiasa, nelimu ilomon inchere eshomoito ninche aaku entoki nabo ,hoo duo neyioloi ajo etigira aaku iltung'anak lemeiriamari oshiake too nkolong'i naatulusoitie, ore naa ilo ning'o lenye neyawua inkibelekenyat kumok oleng tiatua siasa ele osho le kenya.

ore esimu netaa aidiapa atayiolo ajo meisidai, naidipa ainyiang'u ashu naidipa atalaa iropiyiani teina rishata, kaidim atushukoki ilo duka lainying'unye naliki ajoki ashomo adol ajo ore ena simu nemesidai nemegira abaiki iyieunot ng'ole nayieuta, aidim atiaki teinarishata maibelekenyaki aishoo enkae simu naanyor oltau lai arashu naidim aisaidia tiatua biashara ai, arasu tiatua isaitin ainei nayieuta. ore naa esimu kiyiolo pookin aajo erubata nabo sidai oleng te nkoitoi ena oo nkirorot arashu ninye ake tiatua biashara o tiatua eramatare oo nkang'itie.

Ore isipitalini sapukin te ele oshi naa kishoru imbaa sidain oleng' arashu eeta iretot naidim aishoru, ore nabo enye naa enetipat oleng' naa embaare, ishoru embaare oomoyiaritin naapaashipaasha, ishoru sii enkipimata oomoyiaritin naaijo biitia okulie moyiaritin kumok ishoru sii kuna sipitalini imbaa sidain enaa eretoto oontomonok, kuna taata tomonok naatijing'a aji, iidim sii aishoru eretoto oonkera kutitik kuna naatoiwuoki det ishoru aah inkoitoi enye naaretieki enaa aisho endaa taata naitobirr iseseni lenye arashu eji te enkutuk oolashumbu suplememts ,nena retot eidim nena isipitalini aishoru aah tenebo okulie kumok oleng'.

ore sipitalini kutitik tele osho neasita mbaa sidain oleng, egira aitabaya embaare atua nkishu oo atua supuki oo atua wuejitin ajo sinanu nemebari tenkata naado ,ore embae naasita naa keipang enotito tonkamatini arashu illaretok opuo abayaatua nkishu epuo areet iltung'anak peaki iltung'ának ilkeek ankera kutitik nepuoi aishoo embaare epolio olkulie keek teina rishata wore sipitalini kutitik naa inoitoi itumiya tinarishata ataret iltung'anak

Ore apps enkisuma naa eret inkera oleng' tonkoitoii kumok oleng'. Ore enkotoi nabo na njere, kiidim nena kera aatijing' idarasani ah etumore ilmalimuni lenye tenkoitoi enkisuma enaa tenebo ena nai enkoitoi e zoom neisumisho ormalimui. Iidim aisuma nkera tenkoitoi e zoom. Ore nena kera nepuo apuo aisuma ata nye etii nkajijik enye neeku nabo ena naidim aisaidia nena kera. Eidim sii kuna apps aisaidia kera eimu sii enkoitoi e Research arashu eing'oru taata majibu oo ntokitin naasita naa teina rishata.

Kayieu najo ore enkiremore eapa nemeeta dupoto alang' ene taata. Ore enkiremore e taata naa ninye ayieu ajo keeta dupoto sapuk oleng' tenkaraki imbaa naijo eh olning'o oinotoki tokwapi eboo. Inotoki taata aku keetae biashara, keesi biashara tokwapi eboo, nemiri idaiki nairemuni tolchambai enaa nai eh, enkiremore taata oo mpapayoni, arashu eji tenkutuk olashumpa pawpaw. Itum taata ajo enotoki osokoni lekuna ah lekulo matunda teboo o tiatua ninye Kenya. Eh Ore si enkiremore e taata nenotoki irkeek loonkabilaritin kumok oleng',eh nitelelia si taata technology teknologia esiai enkiremore. Enaa enotoki iltarakitani oidim aatijing' olchamba neiremisho neitobirr emukunda.

Ore entumoto o sipitalini temurua natii, na ketii abori oleng'. Ore isipitalini naing'oritai, na ketii nyamalitin kumok oleng'. Ore enedukay, kelo nemtii irkeek inaduo sipitalini naatae. Ore enkae, elakwani. Elekwa kuna sipitalini nabnabo naatae na negol oleng' pe ebari tenkaraki kelo neetae eh ntokitin eh naponu eitu eitekini enaa eishoi, arashu enaa moyiaritin naagol oleng',nelelek ebaiki erishata eh errishu oltung'ani eton eitu ebari enaduo sipitali. Ore entoki enking'asia oleng',kelo naa tenebari naaduo sipitalini meetai irkeek oidimi aishoo aladuo tamoyiai.

Ore technology netaa eruba nabo sidai toondarasani ekuna olong'i. Ore piing'as ayiolou, meekure opa aa lasima peelo ormalimui darasa, keidim aisoma nkera tenkoitoi eah emutandao, eimu taata ntokitin naijo Zoom arashu Google meet neitumia aisum inaduo kera. Ore entoki eare, eeh meekure apa aa lasima peepuo nkera sukuul aapuo aas ntemat, etaa keidim nkera airriwaki, keidim airriwaki nkera entoki naji Link tenkutuk oolashumpa nees nkera enaduo temata eimu enaduo eeh inatoki nairriwaki ormalimui lenye. Ore embae euni, eeh meekure eitanyamal nkera irmalimuni oleng' aikilikuan Maswali, etaa keidim ake enkerai atijing'a eimu enkoitoi esimu, nejing' social Media, neikilikuanu maswali, netum majibu, neyiolou enaduo toki eitu ninye elo enetii oladuo malimui lenye.

Ore enkiremore temurua natii, naa kaidim atejo ketii abori. Kake etii nkoitoi naaje nagirai atumia taata nagira ailepunye esiai enkirimore. Ore enkoitoi nabo, naa enkiremore taata ekawaida naturi emukunda neune endaa naijo nai ilpaek arashu ai daa ake, naa enkoitoi nabo natareto nai ilairemok lina murua. Ore enkai oitoi eare, naa enkitumiarato taata olkeek arashu eeh rotuba taata naitumiai aapik olchamba, peetum anaduo mukunda anato ee ajo naasiinamu ee engolon naidim atanapie endaa naikash, tiatua ina tiatua emukunda.

Ore tenduata ai, kaidim atejo, ore ministri taata naata eeh esiai sapuk oleng' tooltung'anak liatua eleosho, naa ministri ebiotisho. Naa tenkarake enotoki moyiaritin kumok oleng' naitanyamalita iltung'anak teleosho le Kenya, neetai mbaa arashu aah ingolikinot naatumito iltung'anak tiatua ena siai taata naipirta biotisho tolosho le Kenya. Ore enyamali nabo sapuk oleng' naa esiai enkadi naji ene SHA. Ore ena kadi nejitoi meesita esiai, naa ninye egira iltung'anak kumok aitegemea arashu aing'orr peyie eidim aanoto iretot toosipitalini, neeku ore taata ena ministri ebiotisho naidim atejo ninye naata esiai sapuk oleng' arashu etumito ngolikinot kumok oleng' tenkarake nyamalitin omoyiaritin naatumito iltung'anak.

Ore e-citizen naa entoki etipat oleng' teinarishata te le osho le Kenya. Etumieki e-citizen imbaa kumok oleng'. Ore nabo enye, naa eh ereteto esirkali arashu imbaa kumok esirkali enaa tax. Etumieki si e-citizen entoki naijo ah nai teneyieu oltung'ani ning'oru ena kad najo ene passport, iidim aiapplia teine. Eh eetae si elaare, Ore elaare taata sapuk oleng' eewuo nye metaa Ore e-citizen account naidim ah etaa ninye elakieki ntokitin naijo nai fees e sukuul tena rishata. Ore sii ena ah e-citizen itumia naake iltung'anak tenarishata enaa iltung'anak ooyieu ah ni register nai ibiasharani enye. Nabo oitoi ina sinye nagirai aitumia e-citizen tenarishata.

Esipa enyorr iltung'anak kumok ashom sipitalini sapukini alang kuna kutitik eatwa nkishu . ore sababu nabo naa nychere; ore sipitalini sapukin naa ketumokini te leleki , indim anoto ore kuna sipitalini kutitk naa meetae irkiek, mebau irkiek atua kuna sipitalini kutitik ,ore kuna sapukin neeta irkiek ,ore sii kuna sipitalini sapukini neeta mashinini naidim aipimo oltungani netumi emoyian naitanyamalita aa oltungani naa tenijing atua kuna sipitani eatwa inkishu naa elelek ake ilo nikinchori olchani eitu ninye kimpimi ayiolou enyamali ino.

Ore mbaa naishia oltung'ani neyiolou eton eitu ebol account arashu eeh account ena naikeni, ore nabo ekuna baa naa entoki naji eeh kebaa erishata? erishata naya naaji oltung'ani piitumoki ataa indim aitayu inaduo ropiyiani inonok, entoki ina nabo naishiakino neyiolou oltung'anai arashu nayiolou nanu tenaa nanu obolito ina account. Eishia sii nayiolou ajo kebaa nai eeh interest arashu kainyoo atum, amaa tenetoni kuna ropiyiani ainei tena account kainyoo aidim anoto eimu naduo ropiyiani? Eishia sii nayiolou ajo kakua tokitin eyieuni, elo ninepu naaji eyieuni ntokitin kumok anaa enkipande, anaa kulie ardasini ake. Nena tokitin naaji eshia nayiolou eton eitu naa abol ina account.